Kadamu esiai enkiremore tenadol ena, amu ore olchampa naa ninye iremi neuni idaikin oo nkabilaritin pookin, naa ore sii ninche inaduoo daikin nauni tine naa keeta eretoto sapuk oleng', amu, enya iladuo aramatak ashu iladuo aturok lenaduo daa, nitokini sii aaku elelek emiri, aamirr tosokoni aibelekenyie nkulie tokitin arashu dii ninye aamirr too mpisai, ore nena pisai nitaasi kulie siatin olmarei, naijo ninye areyie nkera sukuul, arashu siatin akeyie kulie pookin. Neeku ore ndamunot ainei tenadol ena naa olchampa oidimi airemisho atuun indaikin naisaidia iltung'anak.

Enetipat oleng' ena siai eramatare oo nkishu temurua ang' oleng', amu ore nkishu naa endaa nao.aa nchere ore inaduoo kishu naa elelek itumie kule Niko arashu ninosie edaa, nelelek sii itumie nkirik, aa nchere taa edaa itum tenaduoo kiteng' .nelo taa sii dii nimor inaduoo kishu, nidungie intona inonok olmarei lino. neeku ene tipat oleng eramatare oo nkishu, te nkaraki naa ekisaidia too mbaya arashu too siatin inonok emaisha. nadoolta sii nkishu arashu kulo ashoo tene wueji eeta enkipandeni ashu Kuna naitodolu namba too nkiyiaa. naa keeta sii ninye Ina tipat amu ore nkishu inonok, aa kumok naa ore peeku keeta namba too nkiyiaa naa kelelek oleng pee iyiolou enatioyo enkata natii inaimina. neeku e etipat sii ninye Ina too nkishu inonok.

Ore eng'eno niyieu peyie iyasisho oltungani tene wueji neji ene huduma centre naa ore ninye ene dukuya amu iltunganak naa iloito alo aramat arashu ilo aishughuliaki, naa lasima pee iyiolou enkoitoi ningamarie iladuoo tunganak, aa nchere lasima pee iyiolo enkutuk Nairobi teine wueji, arashu dii ninye iyiolo airoro enkutuk e national Nairobi tolosho le Kenya aitobiraki, peyie etumoki, aiwasiliana oladuoo tungani likigiara alotu aaret. ore sii enkae bae naa lasima pee iyata engeno e ICT arashu dii ninye engeno e computer amu ore naa istiatin naasi te huduma centre naijo inaitau enkipande, naa lasima paa computer intumia, neeku aisidai naa teniyata ena ng'eno o ICT .ore sii enkae euni naa kisidai ake teniyata olngur toorkastumani linonok amu inakata kitumoki ae handle arashu ataramata oladuoo kastomani pookin. loo mpukunot. napaasha amu epuonu naa pookin aingoru Nena tokitin naayieu arashu Kuna pala esirkali naitayuni te huduma centre.

Wore entoki nakira aasa, nadolita olmurrani okira angamu entoki naijo certificate naishorita eselenkei. Neeku kitodolu ajo, wore ele murrani nelelek aa keeta enkisuma naima, nishori naa certificate aa nchere ninye naitodolu ajo etaasa ina kisuma, neshomo naa alo aidimu arashu alo aimm entemata einia kisuma. Neeku naa certificate ena, amu kadoolta ninye seal entoki nijo seal nanyokie, naitodolu naa nchere ajo certificate ena. Neeku certificate ekirai aaisho ele barnoti.

Wore entoki nadamu naa nchere, enkisuma edigitol nayewuo oshi taata. Naa wore ena kisuma edigitol, neyawua inkibelekenyat kumok oleng' tiatua enkisuma, nitanareyia arashu itisidana esiai enkisuma nilepunyie toonkoitoi naapaasha. Amu wore enkoitoi edigitol arashu enkisuma edigitol, naa aisidai amu kiidim enkerai ainoto pookin kata, etii ewoji natii, neeku naa wore ninye etii enkerai ang' arashu etii erruat enye aton, naa kiidim ake aisumai, nitadamu kewon intokitin duo naisumaki arashu naatiaka ormalimui tesukuul. Wore sii enkae sidano ena kisuma edigitol, naa nchere kipungusa gharama oleng', amu mintoki ninye aigeroki arashu ainguraki enkerai ino tushon amu, kiidim ataasa enaduo siai te online, nisuma ake tiaji, nipungusa naa gharama napoi aingorru sukuul arashu darasani arashu dii ninye aalak inkotelini sapukin pee epoi ausum enaduo kerai.

ore entoki nadamu tenadol ena naa olkuak lomaasani, naa kashipakino oleng olkuak lo maasani amu adoolta nabo enkishopo oo ilmaasai amu ore irmaasai naa keyioloi too intokitin naara are olkishopie lenye , oramatare naramat inkishu, adoolta tenapisha ormurani oishopo irkarash ooripa neeta imeregeli , egira naa aitodolu olkishopiei loo ilmaasai , naadolta sii niche inkishu naa tii kurum ashu tesiadi niche, naitodoli naa ake siniche orkuaak loo irmaasai loramati inkishu neeku ninye aitadamu enapicha te nadol amu adamu naa irmaaasai ashu orkuuak lenye.

Wore entoki nakira aasa tene wueji, naa adolita eselenkei naitasho tembata computer, naitodolu ajo ninye e receptionist, aa nchere, wore taa ewoji ereception naa, ewoji naa ninye ingas ajing, ijingita inkofisini arashu dii ninye sipitali, arashu dii ninye organization ebiasharai yeyote. Neeku enewuoji ingas aiterr, naa wore oltungani otii enewuoji e reception, naa kenare naa oltungani ooyiolo atangamai iltunganak tenkoitoi sidai, amu ninye loitodolu esidano arashu enaikuni tenengamuni iltunganak tenaduo wueji, torkuak sidai arashu torkuak torrono. Neeku oltungani otii ene omirr picha enaduo ampuni arashu oonaduo nkopisini. Neeku naa adolita ina selenkei naitasho ijo ketiu enaa kekira angamaa entasat orpayian, naitiu naa enaa ketiu enaa keomon neeku keeta intokitin naakira sininche aikilikuanishore eton itu ejing atua. Neeku ninye adolita tene.

Wore entoki nakira aasa tene wueji, nadoolta iloingok lootii enkusero arashu ewoji naisiaja, lookira ainenenga arashu ookira aara. Naa wore oshi entoki nau kuna arashu naiko iloingok metaarata, naa kelo ake siinche ninenenga oopeny, peeyiolou aajo kalo oingoni opi, oidim naai ataa ninye oidim aitoria inaduo kishu. Nelo sii naa keera iloingok tenkaraki kirriki iltunganak, kelo nepuo ilchekuti nirriki iladuo oingok, neeku kelo naa ina sii sababu naisho iloingok metaarata. Wore sii enkae sababu oshi naiko iloingok metaarata enaa tenakata nidolta tene, naa kelo neara iloingok ekira aaorro inkishu, neeku naa wore oladuo oingoni oishinda tolarabal arashu ekira aara, naa ninye oidim aturrubare enaduo kiteng aitiamaki.

Ore enkiremore olchambai na aisidai oleng amu ore tene teniunisho tolchamba lino na itum endaa nanya nkera inonok nitoki ai aku indim si atimira enaduo daa nitum mpisai ninyangunyie nkulie tokitin nayiau ashu maitaji ormarei ore si esidano eunore ashu enasiai enkiremore na aisidai amu kitanyorij enkop ana tanakata enidolta tenewueji amu ore pebulu ntokitin nituuno nijo tanaakata mayiolo ana kasukuma amu kenyori oleng nitonyoriju enaduo toki neaku na aisidai amu kitobiri oloingangi kenaduo ojo aa nchere keaku ketii enkijape sidai arashu fresh oleng

Ore eninko tenintobir ena daa, naa aiyier ake orkitoyo lonkiri onkwashen kando, aikaraanka, nintobir sininye arashu niyier ormushele kando, ah ore taa ormushele naa enkare ake impimoki onkoombeni naba ake anaa nairirikino oladuo mushele liteyiara, ometimita enkare neoku. Ore orkitoyoo, naa inkaraanka ake kitunkuu eilata, nibukoki irnyanya linonok, nipik si nkwashen, nipik sininche inkirik, nidung'oki spices pookin nanarikino nipik, nincho meoto pi ompaka neoku arashu neeku tayari. Pa itumoki taa atooro apik esaani enaa ena, na teninyang'ua si ofakado enaa oladolita tenewueji, nipik pee inosie ormushele amu kenarikino ashu aisidai oleng.

Wore entoki nadamu tenadol kuna, naa adolita ninye osero otii irkiek. Wore kulo kiek ootubulutua naa ijo kitodolu ajo olminyoosi. Nadolita ake sininye enkang natii tidialo lelo kiek, naitodolu naake ajo auluo ena natubulunye ele shani oji orminyoosi. Wore entoki nalotu indamunot tenadol ele shani oji orminyoosi, naa olchani leme sidai amu wore ewoji nabulunyie, naa kerau inkujit arashu dii ninye tenebulu tewoji nimitoki inkujit aajing enaduo woji natubulunye ninye. Neeku wore eleshani amu ketii sininye enkop ang', nemenyorr ilaramatak loosuamin amu mitoki naa intokitin aatum inaduo kujit naanya, amu tenebulu naa ele shani ojo olminyoosi tesapuko arashu telalau, nengadaa inkujit tenaduo kop arashu tenaduo wueji.

Wore entoki nakira aasa tene wueji, nadolita inkishu ware wenkine nabo, naitodolu ajo keenikino orkobei. Naa wore entoki naitodolu inia, naa kimaanisha enkoitoi nairririeki inaduo tokitin, aa nchere keeni tenkampa enaduo kiteng arashu enkine, nenya enaduo woji nabaiki enaduo kamba enye, wore taisere nidurrieki oladuo kobei nitokini ake aeniki tenkae wueji, peyie etumokini aitobirai eramatare ashu enkinosata oo naduo kujit natii atua olshamba. Naa kisaidia sii ena siai tenkirrirare oonaduo kishu, amu miimim inaduo kishu arashu miidim aatosh olale arashu olchamba aisik aashom amu keenikino naa oladuo kobei otii.

Wore entoki nadamu tenadol ena, naa nchere esidano oramatie loontokitin arashu lontare, amu wore intare teneeta oltungani, naa inoshi tokitin naaji assets arashu imali oladuo tungani, amu embenki ino ena naa ekisaidia taasa entoki pookin naidimayu nias. Amu wore inaduo tare inonok nitaramata neeku kumok enaa kuna, naa kelo nimirr nidungie intana pookin niyieu nidungie tiatua olmarei lino. Nitoki sii aaku wore oltungani oata intare naabanyi, nemepukoo inkera amu kelepuni kule oonaduo tare, ninosieki enkurma ashu dii ninye elo neoki meetae enkurma nepukorieki, wore sii enkata nemeetai pii endaa nelelek eyiengi nenyai enaa inkirik, neeku inkirik enaduo kerr endaa enia olong. Neeku wore entoki nadamu tenadol ena, naa intokitin sidan naa eekindim aibungaki olmarei amu iindim naa ataramatie olmarei lino.

Wore taa entoki naitiship nanu tena siai, aa nchere taa oltungani oshomo aitembeyanu, arashu dii ninye nature walk, naa kitishipisho ena bae amu keaku impanga oltungani tiatua enaduo environment ino nitii, elelek eaku environment esiai, arashu dii ninye tiatua indamunot nikira adamisho toontokiting kumok, kake wore ake pee imbang aloolo nilo iwejitin nijo kunen, niengiengie osesen niengiengie indamunot, naa ekisaidia oleng' amu kitayu enaduo nauri, niminie inaduo damunot kumok niata oo siaitin arashu intokitin nikira duo adamu, nelo tii ninye ninenengie osesen lino amu aisidai naa teninyiototo oltungani aloolo. Neeku kitishipisho ena siai amu ekimpangie naa tiatua inaduo damunot nitii, neengiengie osesen lino.

Wore entoki nakira aasa tene wueji, nadoolta inkishu naakira aadaa. Naa wore sininye esidano enaduo bae, naa pookin ake siyie tenitum arashu tenidol faida oonaduo kishu nikira aramat, naa tenetum sininche endaa nanya enaa tenakata inkujit nainosita kuna kishu. Amu wore ake pee edaa inkishu neraposho, naa ketumoki aibooi imoyiaritin kumok naijo inesumae dii ninye, arashu esaso, naa keisho aitobiraki, nitoki aaku ketum naa kule nidimidimi ainoto toonkangitie aatok arashu dii ninye enkata niyieu niyiengiyiengi naa kesidan naa inkirik amu kepir inaduo kishu. Neeku kesidai naa ena arashu ena nakira inkishu adaa, amu enkoitoi naitisidan sininche inaduo kishu inonok.

Ore entoki nagira aasa tenewueji, nakadolta nkera nagira aoku the nkare tolitai na ore enaduo aare na enkiti wueji naijo orgumoto etii nelelek aa osunyae ele otumieki enkare la keturubake nilepu enkare neokuni aokoki laduo pirai lenye netumoki atanap awaita aang nelelek si a orkitok gumoto ake otijinga enkare peyie eaku na kepuoi aoku ejaduo aar nairagita tiatua ilo gumoto neaku enkare egira aouku aya ang'.

Ore esiai e internet arashu network naa kasidai oleng tiatua imuruan pookin adolita network e 5g e safaricom tenewueji naa kaisidai sininye tenelo naaji ena network e 5g emurua ang amu kitodolu naa ajo ore tena ata ena network naa enkae nailepa saidi enoshi e 4g natiiki neeku naa kitodolu ajo ore ena naa ke faster naa kaisidai alang enapa naa kaisidai sininye tenelo emurua ang amu ketumoki iltung'anak linaalo sininche atoosh isimui nejing dii ninye online aas isiaitin naasi sinche te online netum ainoto matokeo adolie oloing'ang'e tenkaraki naa tenetum ena network e 5g naa kisaidia metaa ketii sininche enetii irkulie iltung'anak tenchoto oloing'ang'e arashu e media.

Enetipat oleng' ena siai edigitol arashu enkisuma edigitol temurua ang', amu wore ena naa enkisuma nayewuo oshi taata, nilepie oleng' esiai enkisuma oonkera. Naa aisidai ake sininye tenebau emurua ang' enaa sininye enejing imuruan pookin, amu kisaidia ena teneyiolou inkera ena kisuma edigitol, naa kilepunyie esiai enkisuma oleng' temurua. Amu wore ena siai edigitol, naa ketumoki arashu kiidim enkerai aisumai tiang arashu tewoji yeyote, ata dii ninye terruat ake duo ekira aiperipera, amu wore naa ena kisuma edigitol naa iindim aiaccesa arashu ainoto teleleki oleng'. Neeku naa kelo ake enkerai aimaa inaduo tokitin naatolikioki, nitadamu keon naa kiibung naa aitobiraki.

Wore entoki nakira aasa tene wueji, nadolita entasat naboitare inkera enyanak. Nekira inaduo kera aakuaniki arashu dii ninye aisumailaki ngotonye, naitodolu naa ajo keeta ilomon oinasita enaduo tomononi onkera enyanak. Neeku naa ina baye adolita tene wueji, naa aisidai oleng' entoiwoi teniton aanya ilomon onkera inonok, amu elelek aa enkoitoi niidim atuutarie sininche toontokiting naishiakino neas sininche, peetum sininche atubulu torkuak onare arashu torkuak oitishipisho. Neeku naa entasat naa adolita natii aji, nakira ainosie ilomon arashu eata entoki nakira aliki inaduo kera enyanak.